Ma en tesen mar obila, ma en kama itere jogo ma omak ma ichich godo ni nigi ketho mopogore opogore ekor gwenge magidakie kapod girito dhi e doho mondo oyalgi.

Mae en duka maduong' mar nyiepo mar Naivas to customers adek mochung' e lain mar chudo, to nyadendi manyako machalo jatich mar dukano oting'o kalatas mar voucher mar nyiepo kachalo kagima customer achiel oyudo.

ma eri en jatend piny moluor migosi daktari william samoei Ruto ma en jatend piny mar kenya masani kendo ker mar abich nyaka ne kenya yud loch mare.

Ma eri en jatend piny moluor migosi daktar Wiliam Samoei Ruto ma en jatend piny mar Kenya masani kendo ker mar abich nyaka ne Kenya yud lo ch mare. Gi jalupne moluor Kithure Kindiki.